Ũndũ ũyũ, ũrĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwitũ kuona nĩũteithagia andũ, arĩa marĩ arwaru kana manyihĩirwo nĩ thakame, ũgatuĩka wa gũthiĩ mathibitarĩ-inĩ kana kũrĩa kũraheanĩrwo thakame, ũkamahe, na nĩgetha andũ acio magatuĩka a gwĩkĩrwo thakame, ta rĩngĩ nĩũkoraga mũndũ ararĩ mũrwaru mũno, nanĩarabataraga gũthiĩ gwĩkwo, kana gũthĩnjwo, mũndũ ũcio agakorwo ndarĩ na thakame ya kũigana, ũguo, mũndũ ũcio abataraga kũongererwo thakame, na thakame ĩno ĩkoragwo ĩheanĩtwo kũndũ-inĩ gũkũ, nĩyo ĩhũthĩkaga, ningĩ nĩũkoraga mũtumia nĩathire kũgĩa mwana na atuĩka wa kura thakame mũno, ũguo mũtumia ũcio nĩabataraga kuongererwo thakame, ũguo, thakame ĩno nĩtuĩkaga ya ũteithio mũnene mũno harĩ arwaru a mathibitarĩ maingĩ.